ore eranyare naa keyau naboisho tolosho we enchipai sapuk nitadamu iltunganak irkeretin lenye le samani.

Teneyai esiana oltung'anak lemurua, onamba naba ena lelo tung'anak lina murua, nigeri kila mtu enkarna, nishori net enye. Ashu nishori tanakata eima enye.

Osesen loltung'ani oirure egirai eshomoki adool

Wore entoki naitiship naa ilnganayioo lesiai onkaik inonok aa pooki entoki natupukuo tiine nimirr aa nitum iropiyiani

lorin ogiraa aisafirisha ilmusigoni oowoshito olaini piipimi nkiloi

Ore enagira aasa, naa oltung'ani ogira adung'u enatoki naji aloe Vera.

Ore esidano nidol tena siai naa tenirrirra olchamba lino ninya ilng'anayio linonok omelok litasua openy.

Ore entoki nadol tena siai naa maandamano. Neitadamu iyiok arashu serkali ajo, pee eiongesakini ilmwalimuni olmushahara

ore embae naishiaa nejuruni natujuruo oleng peponari biotisho oleng te murrua naa tene tenepiki enkare taata olchani amu iyiolo enkare ajo keeta keeta imoyiaritin kumok amu nkariak osero, nepiki olchani naa oitobir peok iltunganak aa sidai naanya iltunganak .

Pee iteng'en inkera ntokitin naagira aasa arashu naasa tedukuya niteng'en nje zaidi kuliko vile natiu iltung'anak le taata. Netum ninje eng'eno zaidi eng'eno te shumata iltung'anak le taata.

Ore entoki nalotu telukunya ai naa meesidai kiama o ntoyie kutitik nito itu ebaiki ilarin tomon o isiet, nemeishaakino te sirkali.

ee anyoraa amu kegira areet iltunganak kumok, neyiolou iltunganak enyamali esukari

Ore enedukuya naa enkiteng'ena, enkiteng'ena oo nkoitoi o simui o computer. Ninyang'uni taa computer nautakini taa enaiko kulingana anaa enkiteng'enare.

Intokitin apa naisundishaki te kitisho tenkiterunoto esukuul.

Enetipat enkisuma temurua ang',amu enkiteng'ena. Nitayiolo iltung'anak, inkutukie kumok ontokiting' nagira enkop musima aas.

Kelak intoiwuo ropiyaiani, tesukuul, niongesai muda naisumare inkera, badala teniiken sukuul niongesai muda. Ore eniare, keeta intoiwuo naipot irmalimuni nkang'itie, peponu aisum inkera enye, kulingana na enkidimata enye oropiyiani.

ore naaa ina e SHA naa ibaa naipirta serkali, meyiolo iltunganak kumok ina ibaa naipirta SHA serkali naayiolo oleng..

Wore empalai e SHA naa eitum tenira oltungani oowaki nkarn wolkimojik nikipiki atuaa system aashu sipitali nikinjori inaa palai ee SHA

enoto embata osukulini enyamali tenkaraki ilkejek, ashu inkariak, naponu niput impaka darasa, nibidi piken inkera isukulini.